Tijni an ok ahere kendo anyalo pime kod tich mar puodho ma itimo e gwenge ma opogore opogore. Puodho en tich matek ahinya kendo e puothe tije ng'any kaka doyo, puro, golo cham. To kendo ka ok ing'iyo gi tijni inyalo yudo tuoche ma opogore opogore kaka: oguro maremo kendo kata mana ng'ama miyi tich machal kod mae nyalo pimo ni kama duong' ahinya mondo itiye bange ochuli pesa matin kata samoro ochuli ka odeko ahinya . To mae e samoro ma igeno tiyo godo e nyiewo chiemo. Mae chuni omondi iol pesa kamoro to ka otamore inyalo nindo kech. Kendo seche ma itiyo ne onyalo tuoni chiemo kata mana pii mar modho.